maatae ormarenke latoningo ashu ireteni eimu enabae amu itu aekata ninye nanu adol ena , ena aitubului neitu aiakata aning eneunieki , ketuninye , emetii ninye enkopang pi , nituaikata adol eneunieki enaitubului metaa kayiolo irereni ashu ormarenke oipirta enabae.